Kenya nĩ bũrũri ũmwe mũthaka mũno ũrĩa ũkoragwo ũgemetio na mũtambũrĩko wa irĩma, nĩ ũrĩ mĩkuru, ona kũndũ werũ-inĩ. Mũtambũrũko wa kĩrĩma kĩa Mount Kenya nginyagia Ngong nĩ kũrĩ kĩrĩma kĩa Mount Longonot, kũu nĩ kũrĩa volcano ĩtherũkaga. No kũrĩ na maria maingĩ na manene marĩa nĩmo Iria rĩa Nakuru, nĩkũrĩ Iria rĩa Victoria, nĩ kũrĩ Iria rĩa Bogoria, ona mangĩ maingĩ. Ningĩ rĩ, no kũrĩ na beach kũrĩa mwena wa Mombasa na Malindi kũrĩa athũngũ mendete gũcera kuo mũno, nĩ tondũ wa gwĩthamba na mũthanga wa mũingĩ kũu wa iria-inĩ na gũkenerera ũthaka wa Kenya. Kenya o ho rĩ, nĩ yũĩkaine gũkorwo ĩna ũingĩ wa nyamũ cia gĩthaka. Nĩcio ta njogu, mĩrũthi, mbogo, ngarĩ, ona nyoni cia mĩthemba mĩingĩ ta nderi, ndutura...

Mũnene wakwa, ngwĩhoka wĩ thayũ rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩ njũĩ nĩ ngũhĩtĩirie, nĩ gũcererwo kũingĩra wĩra-inĩ mathaa marĩa maagĩrĩire. Nĩ ndakwĩhoya na gĩtĩo ũndekere nĩ ũndũ ũcio na nĩngũgeria mũno ũndũ ũcio, na nĩngũgeria mũno ũndũ ũcio ndũkae gwĩcokera rĩngĩ. Ĩndĩ nĩ kuma na mũhatĩkano wa ngari barabara-inĩ kũrĩa gũcũngĩrĩirwo ngorwo ngĩcererwo gũkinya wĩra-inĩ. Ĩndĩ nĩ njũĩ kĩu ti gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩgwatĩra, nĩ amu nĩ ũigĩrĩrĩki wakwa gũkorwo ngĩkinya wĩra-inĩ mathaa marĩa maagĩrĩire kana gũkorwo ngĩikara hakuhĩ na wĩra. Nĩ ndakwĩhoya ũndekere na ũndũ ũcio nĩ ngũkwĩrĩra atĩ ndũgwĩcokera, na nĩgetha tũkorwo tũkĩrutithania wĩra hamwe. Na nĩ thengiũ mũno nĩ kũnjĩhokera wĩra waku.

Mwendia wa TV cia Smart TV ngwĩhoka wĩ thayũ. Nĩ ndĩragũrĩte TV kũu ciumia igĩrĩ hĩtũku na TV yakwa ĩragĩkorwo ĩgĩthũka. Ngũragia nĩ atĩa ingĩbatara kũmĩcokia nĩ tondũ ĩkĩrĩ na marũa mothe na nginyagia nĩ mũnyandĩkĩire Warranty ya mĩaka ĩĩrĩ. ĩĩ hihi batiĩ kũmĩcokia na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ gũtũmana na matatũ kana batiĩ gũkorwo ngĩmĩrehe niĩ mwene nduka-inĩ yanyu? Na angĩkorwo nĩ mũrĩ mĩtaratara ĩngĩ rĩ, ĩrĩa mũhũthagĩra rĩ, ndamwĩhoya mũkorwo mũkĩmenyithia. Kwĩhokeka kwanyu nĩ gĩkeno harĩ niĩ koguo ngwĩhoka marũa maya nĩ megũkorwo makĩmũkinyĩra na mũkorwo mũkĩndeithia o ta ũrĩa kwaagĩrĩire ningĩ ta customer yanyu. Na nĩngũkenerera ũndũ ũcio na nĩ ngũcokia ngatho nĩ tondũ wa wĩnyitanĩri wanyu. Na nĩ thengiũ mũno...

Wa mbere nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ cyber ĩrĩa ĩĩ hakuhĩ nawe wakinya kuo ũbatiĩ kũingĩra website inĩ ya E-Citizen ũcoke ũrore portal ya NTSA ũ log in ũguo nĩ kũhutia portal ĩrĩa ya NTSA ĩhingũke, ũcoke wĩkĩre email yaku kana ID yaku kũringana na ũrĩa we registered arabu wĩkĩre password. Portal ĩyo ya hingũka ya NTSA nĩ ĩgũkũrehera maũndũ ma driving license, ũhutie hau ha driving license ũcoke ĩgũtware mũtaratara-inĩ ũcio ũngĩ wa driving license renewal, ũcoke wakinya ho ũcagũre kahinda karĩa ũrenda gũkorwo ũkĩrĩhĩra either nĩ mwaka ũmwe kana mĩaka ĩtatũ. Kũngĩkorwo nĩ mwaka ũmwe magana matandatũ ma fifty, mĩaka ĩtatũ ngiri ĩmwe na magana mana ma mĩrongo ĩtano. Then ũhutie hau application warĩkia ũguo nĩ ũkũrĩha kũhĩtũkĩra M-pesa yaku direct ũcoke...

Nĩ abatiĩ gũkorwo akĩaranĩria na endia kuuma kambuni-inĩ ĩrĩa etĩtie indo gwakorwo matigũkorwo makĩhota kwaranĩria, abatiĩ kuoya ikinya rĩngĩ rĩa gwĩkinyia nginya ofici-inĩ ciao. Nĩgetha akorwo ena ũtheri wa kĩrĩa kĩrathiĩ nambere na nĩkĩĩ indo icio citarĩ cirakinya cirahĩtũkĩrio email inĩ yake. Gwĩkinyia kũu kwao rĩ nĩ ũteithio mũnene mũno harĩ we nĩ tondũ nĩ egũkorwo ena ũtheri wa indo kana nĩ irekereirio kuuma ofici kana citirĩ cirarekererio nĩ kambuni yo ene. No akorwo citihĩtũkĩire email inĩ yake na akorwo indo icio nĩ akinyĩirio gwake, ũguo indo icio cigakorwo nĩ cia ũici agũra. Koguo nĩ wega gũkorwo agĩkinya ofici-inĩ na kũmenya kana nĩ kambuni ĩyo ene ĩneanĩte indo kana nĩ aruti a wĩra o ene makoretwo makĩmwandĩkĩra. Ũguo nĩ kwĩgirĩrĩria ũgwati mũnene mũno kuumana na gũthitangwo kũrĩ thirikari atĩ nĩ mũici wa indo ici..